Gik man gi nengo kae wan gi dhano, ngima dhano nigi nengo, wan gi jago picha, sama ogoyo pichano nitie kaka oyuto. Alworano nyiso ochalo kaka gimoro kaka show onyiso ni donjo kanyo, nyaka ichul gimoro nigi nengo. Neno gik mantiere kanyogo, nyaka chulgi, gigo nigi nengo maber. Bende waneno ka alworano olwor gi yiende. Yiende man kanyogo bende nigi nengo, nitie kaka gikonyo e ngima dhano. Moro mawaneno ndara, ndara mantiere kanyo nderni mantie kanyo molos mabergo, gin gik man gi nengo. Kaachiel kod king'iyo gi iye kucha inyalo neno kama nyithindo tuge. Mondo nyithindo tug kanyo, nyaka chul. Koro mago tee nigi nengo.